Harĩ gĩcunjĩ kĩa igana, andũ mĩrongo kenda na atatũ nĩ matũmagĩra thimu ciao gũtũma mbia, na andũ mũgwanja matitũmagĩra thimũ ciao gũtũma mbia, na andũ arĩa aingĩ matũmĩraga thimũ ciao gũtũma mbia kũrĩ arata, bamĩrĩ ciao, na andũ angĩ, mabuatĩtwo nĩ andũ arĩa marĩhaga marĩhi ma o mũthenya, na magacokwo nĩ andũ arĩa maratũma mbia cia gũteithia arĩa matehotete, arabu arĩa maratũma mbia cia gĩcunjĩ gĩa ikũmi kũrĩ kanitha, aah andũ arĩa matũmĩraga thimũ ciao gũtũma mbia harĩ wiki nĩ aingĩ mũno, mabuatĩtwo nĩ arĩa matũmĩraga mweri-inĩ, arabu makarigio nĩ andũ arĩa matũmĩraga o mũthenya.

Ũyũ nĩ mũgũri ũrĩa ũrarĩha mwene nduka, indo iria agũrĩte, na mwene nduka nĩ arandĩka kĩrĩa aragũra na nĩ mbeca cigana, na mũndũ ũyũ aramũrĩha na mbia cia guoko, ti mbia cia thimũinĩ, na mũndũ ũyũ nĩ tũrona agĩtara mbia ici iríia aramũrĩha nĩguo ikorwo nĩ ciganĩte, oho nĩ manyitĩte thimũ ciao guokoinĩ kuonania nĩ mareka mathabu kana kuona kana nĩ ikinyanĩrĩte mbeca iria magĩrĩirwo kũrĩha.

Haha hena bengi ya KCB, bengi ya Equity, na bengi ya Standard Chartered, iria nĩ imwe wa bengi iria ũngĩkora bũrũriinĩ witũ wa Kenya, no kaingĩ ũkoraga bengi ya Equity, na bengi ya KCB, nĩcio iratũmĩrwo nĩ andũ aingĩ ũngĩringithania na bengi ya Standard Chartered. Bengi nĩ iteithagia andũ kũigithia mbia ciao no na nĩ iheaga andũ maroni rĩrĩa marabatara marũni.

Haha hena ndawa mĩthemba ĩtiganĩte, ĩrĩa ĩ mĩkebe-inĩ na nĩ iraitĩka, arabu hena ngirathi ĩrĩa ĩhana ta ĩna njohi, hena cindano nyingĩ, hena thigara ĩrĩa yakĩtio na nĩ iratoga, arabu hena thigara igĩrĩ iria itakĩtio na hena gĩbiriti, kũringana na niĩ ingiuga ici nĩ ndawa cia kũrebya.

Mũthenya wa rũracio nĩ mũthenya wa gĩkeno mũno thĩinĩ wa mũciĩ wa mũndũ mũgĩkũyũ, nĩ mũthenya ũrĩa mũirĩtu wa bamĩrĩ ĩyo okaga kũgũrwo nĩ bamĩrĩ ya mũthuri ũrĩa ũrenda kũmũhikia, nĩnyendete rũracio mũno, niũndũ nĩ rũteithagia ũndũire witũ ũthiĩ na mbere, na nĩ wonanagia bata wa mũirĩtu harĩ bamĩrĩ, ndirĩ na gĩtũmi ona kĩmwe gĩa kũmena rũracio.

Haha hena mũndũ ũrĩa ũrageria kwĩĩkĩrĩra irio, no ndahana ta akenetio nĩ irio icio, nĩ ahana nĩ ararigwo nĩkĩĩ kĩũru na irio icio, tondũ irio ici ihana ta itukanĩtio mũno, hena nyama na kĩndũ kĩhana ta kamande, nĩ ararigwo nĩkíĩ itukanĩtio, na hena thubu mũingĩ irioinĩ icio, hena thani na no ndĩrona hũma, hena soda, ona kahiũ ga kũrĩa.

Ndiarĩ na kahinda karitũ rita rĩa mbere rĩrĩa ndatũmĩrire macini ĩno nĩ ũndũ nĩndonire lugha ĩrĩa ndaerewaga na nĩndahotire kũruta mbia ciakwa, nĩndataragĩrio ũrĩa njagĩrĩirwo gwĩka nĩ macini ĩ yo hau screen -inĩ ĩyo ya o kogwo nĩndahotire kũruta mbia ciakwa o raithi itarĩ na gũthumbuka.

Akaunti ya gũcĩba mbia, wĩkagĩra mbia, na no ucirute rĩrĩa wenda, no interest yayo ndĩkoragwo ĩ igũrũ ũngĩringithania na ĩno ĩngĩ ya akaunti ya fixed deposit. Rĩrĩa ũrekĩra fixed deposit, wĩkĩraga mbeca ciaku, na cikaraga hau harĩ kahinda gatarĩirio na interest rate yao, ũngĩkarĩkia kahinda kau, ĩkoragwo igũrũ.

No nginya ũmenye gũtũmĩra thimũ, na no nginya ũmenye gũthoma kĩrĩa ũreka, na no nginya ũkorwo na simcard ya Safaricom, thĩmũ ĩrĩa ĩraingĩra simcard ĩyo ya Safaricom, na no nginya ũkorwo na mbeca Mpesa-inĩ yaku, nĩguo ũhote either gũcitũma, gũciruta, kana kũgũra kandi ya thimũ, kana gũcicĩba, kana gũcirĩha kũrĩ paybill, kana ona till number.